Gigo madwarore e loso chiemo ni en kaka kikombe ariyo mar mchele carrot achiel, mo mar salad ,chumbi, kikombe angwen mag pi, ringo mosechwaki ,rabolo soda kod mo.wachako kawaluoko mchele waketo yore ,e sufuria waketo e kendo, wangado kitungu e sufuria no kendo warito nyaka kitungu lokre marabuor, wamedo carrot e kitungu ni, kawasemedo carrot to waketo mchele, warudo matin then wamedo pi gi chumbi, warito ochiek nyaka oduon, waumo ,waume mondo ochieg koduon, waduoko mach piny mondo ochieg go koduono , e sufuria moro wachwako ringo nyaka ringo bed mayom, wagolo pi modong e ringo ni, wachielo ringo ni e sufuria moro nyaka olokre marabuor ,wamedo kitungu e ringo, nyanya warudo ma gigi riwre te kumoro achiel, waumo e salad mane bath san no wabiro tiyo gi dania kod machunga alafu wapange e san maber

Gima nie pichano en dhiang maduong', en gi nyithindo adek ebathe, kuma gi chungeno chalo puodho. Dhiang'ni en mar chak, iyude kuonde mopogore opogore e piny ngima. Eptih kaka ipidhe, itong'o ne lum mondo ocham, pii bende imiye mangey. Nyithinde chiemo kowuok kuome, tiende ni gi dhodho chak mare . Dhiang ni nigi ber mopogore opogore e kit ngima wa, mokwongo okonyo nikech omiyo ji chak, chak itiyo go e loso chae, mar ariyo ochiwo ringo, ringo inyalo cham e dala, nar adek okelo manure, manure inyalo ti godo e puotho e seche ma ipitho, mar ang'wen omiyo ji tich, seche mopidheno jok ma tong'o ne manure gi jok marite omiyo tich kendo bang dalo moko ichule. Dhiang' ni o rachar kendo en gi kido moko e dende, en dhiang' maber ahinya kendo en dhiang makonyo.

Dwarore kama mondo omi ji wach kata ng'eyo gik matimore e gwenge, epiny gi kata pinje maoko kata pinje moluoro gi ,mar ariyo mondo ojiw arita kod bedo akicha e gweng' kaluwore gi gik manyalo timore e gweng kaka masira mar mach mar pi kod masichni mamoko kata kuo be gimiyo ji ng'eyo, mar adek mondo oriw ji kanyakla ka gilando gik matimore e gwenge mopogore opogore to gimiyo ji riwrenikech ji ngeyo weche matimore e kind gi. Mar angwen ,mondo okwed weche ma ok adiera matimore e kind ji, weche ma ji nyalo wacho to ok gin adiera, mar angwen mondo ojiw somo e kind ji ka gilando weche matimore e aluora ji mopogore opogore ,gimiyo ji ng'eyo mang'eny e aluora gi kendo jiwo somo